kĩndũ kĩrĩa kĩongereire ũmithio wakwa mugunda-inĩ mũno mũno nĩũhũthĩri wa matinga, itinga nĩriega, tondũ nĩrikoragwo rĩkĩrũta tĩri kũma na thĩ rĩkaũrehe na igũrũ na kogũo kũongerera maciaro. Tondũ rĩrĩa rĩakorwo rĩkĩrũta tĩri na thĩ kũũrehe na igũrũ nĩrĩtũmaga kũgĩe na ũigananu wa minerals iria ciendekanaga nĩ mĩmera tĩri-inĩ na kogwo ũcio nĩ ũndũ ũmwe mũnene wongereire ũmithio wakwa. O ho itinga nĩrĩhotaga kũrĩma mũgũnda mũnene, tondũ wakwa nĩ mũnene na ndĩngĩringithania na ũrĩa ingĩandĩka andũ majimbĩre mũgũnda, tondũ rĩngĩ nĩmekũoya ihinda iraihu na macoke manjĩtie mbeca nyingĩ, kogwo mũtũgo ũrĩa wongereire ũmithio wakwa na njĩra nene nĩ itinga onakorwo nĩ rĩrĩ goro kũ maintain harrow icio kana gũkombora, niĩ nonjĩre andũ ma no recommend harĩ andũ tondũ nĩrĩkoragwo rĩkĩrũta wĩra mwega mũgũnda-inĩ hatarĩ na bata wa gucokera, mmh ũngĩ wongereire nĩ mũhiano nĩ ũhũthĩri wa fertilizer no ti mũno.

Rĩrĩa mũndũ akorwo akĩhũthĩra macini cia gũkama, he maumĩrĩra mega na moru, ngwamba kũrora maumĩrĩra moru marĩa maũmana na kũhũthĩra macini. Ũngĩhũthĩra macini itarĩ njega mũno kana itarĩ cia kĩrathi kĩa ĩgũru, nĩ ikoragwo nĩ iratiga irĩa ng'ombe-inĩ, ũyũ nĩ ũndũ wĩ ũgwati mũno tondũ nĩ ũcũgagĩrĩra kũiba kwa nyondo kwa ng'ombe kana mastitis, rĩrĩa ng'ombe yakorwo nĩ yagĩa mastitis, ĩ ũgwati-inĩ nginya wa gũkũa, tondũ nyondo nĩ kũimba imbaga, nĩ kwaga kũhinyio irĩa na koguo ng'ombe ĩyo ndĩgĩrũta irĩa rĩingĩ, na koguo gũcũgĩrĩra hathara. Ona gũtuĩka macini nĩ njega, tondũ rĩrĩa mũndũ ena ng'ombe nyingĩ nĩ akoragwo agĩkama ihenya, macini, na ningĩ ũngĩkorwo na macini ũraramata wega nĩkũhota kũhinyia iria ng'ombe-inĩ, ũngĩhũthĩra macini ĩtarĩ ũramati mwega nĩ ũgũkorwo ũkiona hathara nyingĩ mũgũnda-inĩ ũringithanĩtie na ũrĩa ũngĩtũmĩra moko kwandĩka andũ, koguo he bata kũramata macini irĩa tũhũthagĩra ũkami-inĩ wa ng'ombe.

Mawoni makwa megiĩ kũiga kana ũhũthĩri wa tekinoronjĩ cia kũiga indo cirĩ na heho ũrĩmi-inĩ wa ũrĩa ũheanaga nyama, kana kũiga indo birinji-inĩ, nĩ atĩ nĩ irehaga bainda nene mũno kũrĩ mwanabiashara gũkĩra hathara, tondũ rĩrĩa mũndũ akorwo akĩiga nyama birinji-inĩ, nĩagĩragĩrĩria kũmĩthũkia nĩ ĩgiragĩrĩria gũthũka, na kogwo kuongerera ihinda rĩrĩa ũbatie kũhũthĩra ũbatie ũngĩenderia customer nyama ĩyo. Koguo ũhũthĩri wa tekinoronjĩ cia kũiga indo cirĩ na heho, wĩna mabata maingĩ. Ona kũrĩ o ũguo, wigi wa indo birinji-inĩ ũrĩ ona disadvantage ciaguo, tondũ rĩrĩa irio ciakorwo cikĩigwo brinji-inĩ, nĩ ikoragwo igĩte ladha, tondũ cells ciothe irĩa cirĩ nyama-inĩ, nĩ ikoragwo cigĩkua na kogwo gũtũma nyama ĩyo yage cama mũno, oho aheani a ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ mendaga andũ matigane mũno na yama cia brinji, tondũ ti njega mũno harĩ ũgima wao wa mwĩrĩ, na mabataire mahĩmbĩrie ũhũthĩri.

Apps cia thimũ, cinyitaga itemi ũũ atĩ, mũrĩmi angĩkorwo na kĩũria o gĩothe kĩgiĩ ũrĩmi, no athiĩ nenda-inĩ cia social media, Facebook kana Google a search gathĩna karĩa e nako, na areherwo na acokerio kĩũria kĩrĩa angĩkorwo nakĩo. Kwa mũhano, mũrĩmi angĩkorwo na kĩ kĩũria kĩ kĩra husikana na ndawa ĩrĩa yagĩrĩire kũhũthĩrwo nĩundũ wa kũgitĩra tũtambi fulani akora mũgũnda-inĩ, nĩ agũthiĩ thimũ-inĩ yake, athiĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, na ahote kũmenya nĩ tũtambi tũrĩkũ, kana nĩ ndawa ĩrĩkũ njega ya kũhũrana na tũtambi tũu. Oho no athiĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, nĩgetha ahote kũmenya nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩega rĩa kũhanda mũmera, ta rĩu akĩenda kũhanda mbembe, nĩ agũthiĩ nenda-inĩ amenye nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩega abatie kũhanda rĩngĩ mbegũ iria arenda kũhanda, oho o kũu nenda-inĩ, no ahote kwĩgwatĩra agũri a irio iria angĩkorwo nacio, na koguo ona nenda cia ũkinyanĩria nĩ imburũmũtaga ũrĩmi kana nĩ igucagĩrĩria ũrĩmi, o kũu nĩkuo mũndũ onagĩra kanya kerũ ga gũtheremia ũrĩmi.

Arĩmi aingĩ kauntĩ citiganĩte marahũthĩra kana makahĩmbĩria ũrĩmi wa kĩrĩu ũũ atĩ, mũrĩmi ta rĩu wa ng'ombe nĩ arahota gũka na njĩra njerũ ya ũrĩithia ta rĩu kũhingĩra ng'ombe thĩinĩ wa zero grazing, ũũ nĩ gũciakĩra kiugũ handũ thĩinĩ harĩa cirĩ kamagĩrwo na ikaheo irio, na ikaheo maĩ. Rĩu tekinoronjĩ ĩno ya zero grazing, nĩ ĩragirĩríĩria ng'ombe gũthiĩ kũũrũra nakũu rĩngĩ rweni, kũrĩa cikoragwo cikĩrogota ngũha, kana kana ndigana, kana igakorwo nĩ ciarĩa indo njũru no rĩu mũndũ mũrĩmi rĩrĩa akorwo nĩ ahĩmbĩria tekinoronjĩ, nĩ arĩhotaga kũramata ng'ombe ciake, agacihe kĩrĩa cirenda, na akaroraga na gũcigitĩra kuumana na mĩrimũ. Oho, tekinoronjĩ nĩ njega nginya mũgũnda-inĩ tondũ ũrĩmi wa matinga, ũhũthĩri wa bataraitha, ũhũthĩri wa ndawa, ciothe nĩ irehaga moguni maingĩ mũgũnda-inĩ, na kuongerera maciaro na kogwo mũrĩmi agakorwo ndaratigwo na thutha tekinoronjĩ-inĩ onake agakorwo nĩ iramũteithia kwongerera bainda na kũnyihia hathara ta ĩrĩa ĩrarĩ hau kabere ĩĩ.

Tekinoronjĩ kana mĩtugo ĩria ingĩenda kũhĩmbĩria nĩ ya ũrĩmi-inĩ nĩ ya ũhũthĩri wa matinga tondũ ingĩrora nĩ ndĩrona matinga nĩ mandeheire bainda nyingĩ mũno mugunda-inĩ. Torĩrĩa ndakorwo ngĩhũthĩra matinga nĩ nyihagia ngarama ya ũrĩmĩ tondũ ndũngĩringithania kũrĩma na matinga na ũrĩa ũngĩandĩka mũndũ akũrĩmĩre mugunda-inĩ. Kogũo rĩrĩa ndakorwo ngĩhũthĩra matinga nĩnyihagia ngarama na kogũo kũnyihia hathara. Oho kũongerera moguni tĩri-inĩ tondũ itinga nĩrĩrũtaga tĩri ũrĩa ũngĩkorwo na thĩ rĩkaũrehe naigũrũ nakogũo kũnyihia hathara neene ĩrĩa ĩngĩ-ũmana na njĩra iria ingĩ cia ũrĩmi, oho matinga nĩ mega tondũ, oho tekinoronjĩ ĩrĩa ingienda kũhĩmbĩria nĩ ya ũrĩmi wa ng'ombe cia zero grazing tondũ rĩrĩa ng'ombe tene cirathiaga rweni nĩirarogotaga ngũha na mĩrimũ tobauti tobauti no rĩũ rĩrĩa mũndũ akorwo nĩ aracihingĩra handũ nĩagiragĩrĩria mĩrimũ ĩyo na kũongerera maciaro na gũtũma mũndũ aramate ng'ombe ciake wega ategũtinda akĩmaka nĩkũrĩa arĩcigĩra ndoĩ kana nĩikũiywo kana cigwĩka atia na kũu kũriĩ.

Thirikari ya kauntĩ ya Nyandarua, ĩgĩtongorio nĩ governor na arĩa makuruhanĩte, nĩ ĩrehete system ya gũthomithia arĩmi ũhoro wĩgiĩ ng'ombe, ona oho ũhoro wĩgiĩ mĩgũnda na irio, na indo iria ingĩ. Rĩrĩa thirikari ya harĩria kĩũngano kĩa arĩmi, nĩ ĩkoragwo ĩkĩ mathomithia ũrĩa mangĩrĩithia ng'ombe ciĩna moguni maingĩ, na kũgirĩrĩria ng'ombe arĩmi, kũrĩithia ng'ombe itaramarehera maciaro. Ũũ nĩ ũndũ ũteithĩtie arĩmi mũno, tondũ nĩ makoragwo makĩ improve kana kuongerera ũmenyi ũrĩa mangĩkorwo nao, na kũmateithia kuongerera maciaro, na mongerera maciaro magakorwo atĩ, ona nĩ mongerera nĩ mongerera ũmenyi wa ũndũ wĩgiĩ ũrĩmi. Koguo mĩtaratara ya gĩthomo na ya ũruti wa wĩra, nĩ ĩkoretwo na ũguni mũnene harĩ nginya marĩa matũrigicĩirie, tondũ arĩmi nĩ mathomithagio wega, na kwongerera kwongerera ũmenyi ũrĩa mangĩkorwo naguo. Oho mĩtaratara ya gĩthomo nĩ ĩthomithagia arĩmi, ũndũ wĩgiĩ ng'ombe, na kũgirĩrĩria gũkorwo na ng'ombe itarĩ na maciaro.

Aciari akwa arĩa manjiarire, nĩ makoragwo na ũhĩgĩrĩru mũnene, wa maũndũ megiĩ ũrĩmi, na koguo magakorwo magĩthomithia, nĩgetha oho naniĩ ngakorwo na ũhĩgĩrĩru mũnene, koguo ihumo ciakwa ciĩgiĩ maũndũ megiĩ ũrĩmi ciaumanire na aciari akwa, tondũ nio mahotire gũkorwo makĩ makĩ makĩndehera yani kana makĩ magĩthondeka mũthingi wa ũrĩmi mũciĩ, tondũ ta baba witũ arĩ mũrĩmi, nĩ arĩmaga mũno indo ta gĩtũngũrũ na ng'ombe na koguo rĩrĩa ndakorwo ndakorirwo niĩ ndĩ mwana wake, agĩthomithia ũhoro wa maũndũ megiĩ ũrĩmi ngĩgĩa na ũhĩgĩrĩru. Oho niĩ nĩ nyendete mũno maũndũ megiĩ ũrĩmi, koguo mĩcemanio yothe ira husika na ũrĩmi, nĩngoragwo ngĩkorwo ndĩ ho, nĩgetha ngathoma makĩria, na ngongerera ũhĩgĩrĩru wakwa wĩgiĩ ũrĩmi. Koguo ũrĩmi nĩ ũndũ yani ndĩũhĩmbĩrĩtie mũno, tondũ nginya nĩ ũnyitagĩrĩra, ta rĩu ũkanyitĩrĩra bamĩrĩ, na ũkanyitĩrĩra nginya o mũndũ o wothe ũrĩa ũkoragwo ũkĩ husikana naniĩ.

ĩĩ nĩ thiĩte kambĩ-inĩ cia ũrĩmi ica ikuhĩ, kambĩ ĩno ya bangĩtwo nĩ ngabana wa kauntĩ ya Nyandarua, na nĩ a arikĩte aikari othe a Nyandarua na kũrĩa kũrigicĩirie. Rĩrĩa ndathire kũu nĩ ndathomire ũhũthĩri mwega wa matinga, na bata wa kũhũthĩra matinga mũgũnda-inĩ harĩ marĩa mangĩ maingĩ ndathomire. Nĩ twathomithirio atĩ rĩrĩa mũndũ akorwo akĩhũthĩra matinga, nĩ akoragwo akĩnyihia ngarama ya ũrĩmi, ũkĩringithanio na ũrĩa ũngĩandĩka andũ, makũrutĩre wĩra wa mũgũnda, na koguo kwagĩrithia mĩhang'o ya ũrĩmi. Oho nĩ twathomithirio bata wa kũhũthĩra thumu wa ng'ombe, handũ ha kũhũthĩraga bataraitha. Ũũ nĩ atĩ bataraitha nĩ ikoragwo na chemical nyingĩ iria maita maingĩ maingĩ itikoragwo na ũteithiO no nĩ igũteithia mĩmera no nĩikoragwo na citirĩ na ũguni mũingĩ thĩinĩ wa tĩri, oho nĩ bataraitha nĩ ithiraga na ihenya ũkĩringithanio na thumu, tondũ thumu nĩ wongagĩrĩra ũnoru mũgũnda-inĩ, o hamwe na kuongerera maciaro ma mũgũnda, ona maciaro ma iria irio iria mũndũ angĩkorwo ahandĩte na thumu.

ĩ kwĩ na mibango thirikari yongereire kũnyita arĩmi mbaru, toheani wa matinga thĩiniĩ wa bururi wa Kenya. Kana thĩiniĩ wa kauntĩ ya nyandarua kwa mũhiano governor ũrĩa wĩkuo thaa ici nĩ arabangĩte mũcemanio wa arĩmi othe a nyandarua , kũmathomithia wĩgiĩ ũrĩmi, aracoka arerĩra arĩmi atĩ nĩekũhena bataraitha ya burĩ ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria arĩmi kũhanda ĩrio ciao na kũongerera maciaro. Oho nĩya gũrire matinga marĩa yerire arĩmi atĩ nĩrĩ makomborithagia kwa mbeca citarĩ nyingĩ na kogũo kũmanyihĩria ngarama ya ũrĩmi na gũ promote ũrĩmi kauntĩ- inĩ ya Nyandarua. Oho nĩyathomithirie, nĩyathomithirie arĩmi ũndũ wĩgiĩ ng'ombe cia gũkamwo na bata wa kũhingĩra ng'ombe kindũ twitaga zero grazing handũ ha gucirekereria cithiĩ cigetaware na kũu nja, kogũo thirikari niyongereire kana nĩnyitĩte mbaru arĩmi na njĩra nene mũno, na ũguo gũteithĩrĩria kuongerera maciaro thĩiniĩ wa kauntĩ itũ na no njokie ngatho mũno.

Kambũni nini cia ũteithio wa kĩmbeca, ta ma Sacco ta ollin sacco o hamwe na bengi, nĩiteithirĩirie arĩmi mũno ,kuona ngombo cia ũrĩmi, iria citeithagĩriria arĩmi ta riũ mũrĩmĩ angĩkorwo ena ng'ombe na nĩaratwara iria kipimo fulani no oe ngombo ongerere ng'ombe, nĩgetha akorwo akĩona iria rĩingĩ, na kuongerera maciaro make. Oho nĩ kambũni ici nini nĩciteithagĩrĩria arĩmi, na njĩra ya ta rĩu gũci gũkombithia arĩmi bataraitha ngũrani ngũrani, nĩgetha kũmateithia ,kũgacĩrithia ũrimi wao ,o hamwe na kuongerera maciaro. O hamwe kambũni ici nini no iteithagĩrĩria arĩmĩ na kuona ngombo, iria cingĩmateithĩrĩria ta riũ ta rĩu kũgũra mbegu cia mũmera fulani ta rĩu gĩtũngũrũ na rĩrĩa gĩtũngũrũ kĩũ gĩgakũra ,mũrĩmi ũcio nĩakahota kũcokia mbeca iria akombete, onakorwo nĩ na interest koguo kambũni ici nĩ iteithagia mũno mũno mũno.